No ũhũthĩre mũgithi, nĩ tondũ mũgithi nĩ ũtwaraga indo na ihenya, na ona mathaa nĩĩkĩũĩ kũrora, ũthiaga na timetable yagwo.

Gĩthomo kĩa CBC nĩkĩrarehe ngũrani nĩ tondũ mwana nĩarakũra akĩmenyaga gwĩka maũndũ marĩa mamenyagwo mamenyagwo mbere-inĩ thĩ-inĩ wa mũtũrĩre.

Arutwo a UoN maragoma ni tondũ wa kũimwo ngombo ĩrĩa ya Helb, na nĩkĩo kĩratũma matwĩke a kũgoma na gũkinyĩra thirikari nĩguo ĩhote kũmahe ngombo yao.